Gũkũ nĩ ndĩrona nĩ kũndũ gũtarĩ na mĩtĩ, kana kũrĩa tũĩtaga na Gĩkũyũ kĩeni, na nĩ kũroneka nĩ musimu wa riũa, tondũ nĩ ndĩrona kũndũ gũkũ nĩ kwaru mũno, na nyeki ĩkoma biũ. Oho nĩ ndĩrona he mwaki ũgwatĩtio, na ũkahota gũcina kũndũ kũrĩa kũnene mũno, na oho nĩ ndĩrona nĩ atĩ mwaki ũcio nĩ ũthũkĩtie nyeki mũno. Ngacoka ngona ngari ya mwaki yũkĩte ihenya inene mũno nĩgetha yũke ĩgerie kana nĩ ĩkũhoria mwaki ũcio ũtige gũthiĩ na mbere na gũtherema.

Ũyũ ũroneka nĩ mũkuri mũkuri ũyũ no ũkorwo ũthondeketwo nĩ andũ ona kana ũgathondekwo nĩ maaĩ. Rĩrĩa kwaura mũno maaĩ nĩmokaga me maingĩ na nĩmakuaga tĩri na rĩrĩa makua tĩri nĩmatigaga handũ hau hena mũkũri mũriku. Oho nĩndĩrona andũ nĩmahũthĩrĩte mũkuri ũcio kũruta mũthanga, mũthanga ũrĩa ũhũthĩkaga mũno kaingĩ harĩ gwaka nyũmba cia mahiga ona kana kũhũra prasta.

Kũndũ gũkũ nĩ kũroneka nĩ kũndũ kũũmũ mũno, na aikari a gũkũ nĩ marĩithagia ngamĩra, ngamĩra nĩ cirĩithagio mũno gũkũ tondũ nĩ ikoragwo na ũhoti mũnene wa gũikara thikũ nyingĩ itarĩ maĩ, ona kana irio, haha nĩ ndĩrona mũndũ ũyũ nĩ acihete maĩ, na rĩu nĩ ikũhota gũthiĩ thabarĩ ndaihu, ona gũikara thikũ nyingĩ itanyuĩte mangĩ.

Haha nĩ ndĩrona hena rori, na anake, arĩa maroneka nĩ gũbokera marabokera ngũnia cia mũcere rori-inĩ ĩyo. Kũaria ma niĩ ndĩrĩ ndeka ũndũ ũyũ, no nĩ njĩguĩte na adũ aingĩ arĩa mawikĩte, nĩ wĩra mũritũ mũno, ona ningĩ nĩ ũri mĩnoga.

Gũkũ nĩ kũroneka nĩ kũndũ mahinga-inĩ, na ndarora wega haha nĩ ndĩrona haha hena mũtĩ, ũrĩa ũhana tarĩ mũtĩ wa mũkinyĩi, na nĩ ũciarĩte matunda mingĩ mũno. Mũtĩ wa mũkinyĩi nĩ ũciaraga matunda maingĩ na mamwe makeruha mbere ya marĩa mangĩ. Twĩ ciana nĩ twarĩaga matunda maya mũno, nĩgũkorwo matunda maya nĩ makoragwo na cukari mũingĩ biũ, ona gũtuĩka meruha mũno nĩ magĩaga igunyũ, ciana citibatie kũrĩa matunda mena igunyũ tondũ nĩ cigĩaga mĩnyoo mĩingĩ mĩrĩ-inĩ yao.

Ũyũ nĩ ũroneka nĩ ũhandi wa mĩtĩ, na ũndũ ũyũ nĩ wĩkagwo na njĩra nyingĩ mũno. Mũtumia ũyũ nĩ ndĩrona ahandĩte mĩtĩ yake makũnia-inĩ. Ũndũ wa mbere nĩ gwetha makũnia, marĩa ũgũhũthĩra kũhandĩra mĩtĩ yaku, ũgacoka ũkamekĩra tĩri mũnoru nginya makinye nuthu, kuuma hau ũkongerera thumu wa ng'ombe, wa mbũri, kana wa ngũkũ. Ũgacoka ũgaitĩrĩria maĩ. Waitĩrĩria maĩ nĩ ũcokaga ũkahanda mũtĩ waku, ũgaikara hau gwa kahinda kaigana ũna nginya ũkanenaneha. Warĩkia kũneneha, nĩ ũcokaga ũkawoya, ũgathiĩ ũkenja irima kana itegũ handũ hangĩ, ũkahanda mũtĩ ũcio harĩa ũcokaga ũgathi na mbere na gũkũrĩra hau irima-inĩ rĩu wacimba.

Haha nĩ ndĩrona hena andũ arĩa marageria gũtheria mũtaro wa maaĩ, na nĩndĩrona nĩmehumbĩte wega tondũ mena nginya gloves iria mekĩrĩte mokoinĩ maao. Ũndũ ũyũ nĩwabata mũno tondũ nĩũteithagia kũhingũra mĩtaro ĩrĩa ĩhingĩkĩte no gateithĩrĩria maaĩ gũthiĩ wega. Ũndũ ũyu ũngĩaga gwĩkwo maaĩ no marahe na no mathũkie bara o hamwe na mĩmera. Koguo nĩũndũ wa bata mũno nĩũndũ wa kũgirĩrĩria wanangĩki wa bara o hamwe na mĩmera ĩrĩa arĩmi mahandĩte.

Ĩno nĩ borehole ĩrĩa kaingĩ yonekaga kũndũ kũrĩa kwaru kana kũrĩa gũtauraga kaingĩ. Borehole nĩ yenjagwo nĩ macini ĩitagwo ndobori. Andũ aya nĩmaroneka nĩmathondekete borehole ĩno wega tondũ nĩroneka nginya nĩ ĩraruta maĩ matheru. Ũndũ ũrĩa wangenia mũno nĩ atĩ, nĩmahotete kũhũthĩra solar kũgucia maĩ maya, na rĩrĩa wahũthĩra solar, ũrahũthĩra riũa koguo nĩũnyihagia thogora wa kũruta maĩ maya tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũrĩhagĩra riũa.